Ngomnatet namakyinikei ko ribet ab ngokaik anan ko olekiribtoi ako oret nekimuchu kinya ngokiet nekamyana ako kora tililindo ak ngokenik chetya cheamei ki netya eng amitwokik, korik kwaak ak trainik chekindoi mainik

Kit neabwote ndager boisyoni Bo temisiet anan ko minset ab bandek keboisyet neibu robinik ak tukuk chechang kou faida akotoret koba lakok sukul akotestai emet nyo ako minset ab bandek ko matinye boisyonik chechang mising amu mami kinde mbolea anan ko tukuk chechang mising

Olanetitei chito neyoeon temisiet anan ko baet ab ngokekeinik alenjini anan aneti oret nekitertoi oret nekiboei anan ko usafi nebo ngokenik ako ribset anan ko temisiet ab ngokenik ko kerib kekirinda myanwokik akomeche keter eng saishek alak tugul keter simanam ngokenik tugul

Tukuk tugul chebo maana anan chebo kamanut en pichain KO ngokaik chekiboei ak kibatit neribe anan komabir robta ngokekeinik ak kurgret nekikere AK kora oleamishe simanam murindo amitwokik chechotok ko chengek ak tukuk alak chemii cheu chengek ak tukuk alak chetoreti ngokaik manam ropta

Kit nenyone Meti nyu ndager boisyoni bo temisiet anan ko kolset ab nyanyek ko chobei boishet eng kijanaek ako boishet neibu faida akotes uchumi eng aliet nemi barak mising keboishe nekararan ako kararan boishet ab nyanyek eng bortonyo ako kora temisiet Nebo nyanyek koibu robinik kobwa mapuket akalechini temik tukul koyai temisiet ab nyanyek

Kerenyun anan olakertei boishet netesetai En yu akerei timesheet anan kobaet ab ngokaik ako magat kotesetai chitugul kongete chi neo akoi neming'in amuu ibu faita ako kerenyun amu boisyoni akerei kokaraean akalenchini bik tugul koyai boishet nii akorib ngokaik komamii wasi wasi

Tukuk chemilebich che agere eng pichanini ko bichu koribei tuga chetuten en imbaret nebarai kot kora akerei shororostos tuchu akokebur kou chang suswek akomile bich kora olekatonondo masaindoni amu tinye wasi wasi kouon tot kechoren tuga